Madolta taa nanu ina mashini neeku kayieu nikintaduakiki ina pisha na mashini peyie atumoki atolimu ajo kaai etumieki ee entoduakaki siyie empisha ina mashini.

Ore taa kuna pisaai naalaki te M-pesa naa kegol amu kelo nelak oltung'ani mpisaai tesimu nitoki ashuk aa kejo ilashumba reverse, neeku inewuei naai italaanita naa ore naai enaidimi ataas naa pee epiki kuna tokiting' naaji paybill pee metumoki naa atushuko.

Ore taa nkibooreta naatipikaki tenkitaunoto oondaiki e sayansi naa nkibooreta oonyamalaitin naidim aatupukunyie tenkaraki nena daikin tenkaraki kemikali natumiaki egirai aitaunyie neeku ore nkibooreta naatipikaki naa peetumi ndaiki sidan nemiidim ainyiala iltung'anak.

Ore ncheriani esirkali naiko pee etum ilaturok ntokitin nijio embegu, mbolea arashu irkeek lendaa naa kelo naa keyauni nemirakini iltung'anak toompisaai kumok arashu ele toi ninye nemetumi, ninyiang'u kake tenijo alo ayau metumi neeku metumoyu teleleki neeku ina naai naidim atomitiki.